Nĩ atĩ ĩno nĩ ngurubu ya aithĩramu matũnganĩte handũ hamwe nĩ ta kĩũnganoinĩ marĩ, na nĩkũroneka nĩ mũcemanio marĩ mararĩrĩria maũndũ matiganĩte, na matũnganĩte hamwe. Hena arĩa marũgamĩte na hena arĩa maikarĩte thĩ, na arĩa maikarĩte thĩ nĩmaroneka ta arĩo atongoria kana anene mũcemanioinĩ ũyũ.